Eng' sopet nepo kasari komii tuguk chechang' chekepaipaichini netai komuch kopaipaichi piik petusiek chekagisiche icheket anan ko chekagisiche lagok kwach, koraa komuch kepoipoichi akot tuguk cheu yo kakagisiche Jeso christo ak alak cheterter ako ngonyo kastomayat komachei keponganji petut nekigisiche lakwet nyin asikopit koek petut nepo boiboiyet ko makat amwaita tuguk cheterter netai komakat alechi inendet tinyei rapinik chekiale tuguk cheterter amun makat ko al keki nepo lakwet sikopit kopoipoichi lakwet notok petut noton ako keki notok komakat kende kenyisiek chepo lakwanotok koraa ko makat kwal balloons asikopit kechop yekiyoe tumotok ko kararanit koraa ko makat komito amitwok cheterter asimapit kopoipoichi piik petut notok po siget ab lakwanotok nyin.

Kikowalak mising emet eng kasarta nebo Ra ngiro ko emet eng nguni koboishe ng'alek ap musongnotet ako ng'alek choto bo musongnotet ko machei itinye chito tukuk che ter ter asikomuch ichut ngalechoto bo musongnotet ko tukuchuto mokotin ko tukuk cheu simoiahek cheu komputaishek anan akot ko laptopishek ako ikere ile eng kokwotunwek che ter ter asikobit komuktaak ng'alek ap sokat ko makat komito tukuk chotok kamwa ako eng komosta nebo kokwonik che ter ter kobunei ichek kewelutik che chang amun icheket eng biik che chang komatindoi tukuk chuto makat keboishe cheu simeshek ak komputaishek kora ikere ile biik che chang komasomon mising eng kokwet ara maimuchi koboishe tukuchoton makat sikechut sokat ako kora igere ile biichoto koma moke kiy konetkei akobo ng'alek ap musongnotet.

Eng emet ap nguni kekerer kele kokomuch koal biik chechang missing simoshek ap kasari ako biichuto tukul koboto akot lakok ab sukul icheket ko che kipsomaninik ako ngap kipsomaninik chuto ko ibei simoshek choto koba sukul igere ile makaratan keip simoiahek koba sukul amun muuch koip arubonet neo mising eng kipsomaninik choto netai ko simoishek ko konu ng'alek ap chorset amun kipsomaniat nimatindoi simoit komuch kochor simoit ap noto kaip simoit sukul kora ko ngalek ap simoit ko makaratan eng kipsomaniat amun inyoru ile mii tukuk che chang chemokororon che muuch koton kipsomaninik choto eng simoit noton ara makararan kotindoi kipsomaninik simoishek mising ko kipsomaninik cho tokomi sukulishek chebo ng'weny.

Eng' kasarta nebo nguni kokibit korotwek cheterter chenomei biik korotwe chotok kokong'etkei korotwek chebo sikarok korotwek akot chebo seriat ak alak cheterter ako ngomin chito komakat kwo ine konyikonyor kanyaidet eng' keteshet nebo kanyoiset amun ngwo yundok konyorchinigei kerichek cheterter ako muuch Kenya inendet komyee ako biik mising' cho imyonsot ko yokalekitit kosopcho ichek kocham kelechini icheget kwam omitwok cheterter mising' ko amitwok cheu akot mayainik mayainik kotoreti mising' bortoab chito amun ikoini chito kimnotet ara kilechini bichoton imyonsot koam mayainik asikobit konyor kimnotet eng' borwekwach akowek kimnotet kobwa borwekwach

Eng' sobenyo nebo kila ko makat ketinye beek amun beek kobo kamanut mising' komomi beek komami kii nemuch koyait chito beek keboishe kechobe amitwok beek keboishe keunse akoboishe akot kee ako biko konyorchini beek komoswek cheterter mii biik chenyoru beek kobun oinet mito chebunu akot paipishek anan ko rapishek ako biik alak akot kobalei keringet alak komuch koparpar beek akakere ane ale keporpori beek kobo kelchin mising' kosir kebal biko keringet asikobit kenyor beek amun bichotok komuch konyor nyasutik cheterter cheu akot kong'etio kambochito akochut biik beek komito bichoton lakini ngeboishe oret nebo keparpar beek koboishen kityo mashinishek akende paipishek ndikakomong' beek ikere ile menyoru biik nyosutik keporpori beek

Eng' emetab Kenya komito komoswek cheterter chekeribei tiyong'ikab timin komoswe chuto ko cheu masaai mara ak akot Tsavo game reserve ako komoswechuto kobo kamanut mising' eng' emetab Kenya amun ipwech chepkondok mising' ngopwa kiprutoinik konyokolupani icheget koib chepkondok kora komito komosta nekele samburu kotindoi tiyong'ik che esetich tiyong'i chuto komakergei ak tiyong'ik eng' komoswek alak chekiribei tiyong'ik ako eng' alak eng' tiong'i chuto ko cheu akot chemarmaryet ko chemarmaryanitok kotindoi lainwek chetendenen ak moet nelel mito kora akot tiyondo nekekure reticulated giraffe komakergei ak giraffe alak kora komito nekele Somali ostrich ko inendet kotindoi makatet ne blue eng' komosta nebo kelyek ak katit

Emetab Garisa ko komosta agenge eng' emetab Kenya neribei tiong'ikab tumin ako komosatak konyorchinigei kelchin mising' kobun tiyong'ichuto netai ko icheget konyorchinigei chepkondok kobun tiyong'ichuto amun ngopwa kiprutoinik kobunu komoswek cheterter ko akoi kolipan ko robishechoto kopendi county nebo Garisa kora ko kelchin age ne muuch konyor bichuto ko ng'alekab mung'aret amun ngopwa kiprutoinik komuch kwoldochi tukuk cheterter anan koal kiprutoinik choto tukuk cheterter konyoru icheget rabinik kobun mung'aret ko makat asikobit komatikobar biik tiong'ik chuto bo tumdo keneticheget akobo kamanutikab tiong'ik chuto ndikakonai icheget kole tiyong'ik ab tumdo kobo kamanut mising' komakoborei icheget tiyong'ichoto

Eng' betutab kila komakat koamis chito asikobit kosop inendet ako chito komakat koam omitwok cheterter eng' kila betut makat koam chito amitwok cheu kimyet cheu ng'wek cheu akot bendo ak mayainik ak tukuk alak cheterter ako makat kwam chito ng'wek mising' amun ng'wek kobo kamanut mising' eng' borto nyo ng'wek kotindoi vitamins tindoi minerals ako tindoi fibre ko ng'wechuto kotoreti mising' eng' bortoab chito amun toreti komosta nebo moet eng' kii nekile digestion kora ko ng'wek kotoreti eng' immune nebo chito ako kora ko ng'wek kotoreti mising' kokirinda miyonwokik asikobit komanam chito